Ore olmanyara naa enetipat oleng. Naa keishaakino neuni ilkeek sidain oitobir olmanyara. Ore ena bae natii ene naa enetipat oleng amu keitodolu ajo kenyor iltung’ana olmanyara lenye. Ore ake pee iyeu nebulu ilkeek linono, naa tenireten ewueji sidai niune, natii embolea neturi engumoto nagut pee etumokini atuun ilo shani. Ore pee indip atuuno, nishukoki inkilukuok, nipik enkare tenebo imbenek natoito.

Ore olmanyara naa enetipat oleng. Naa keishaakino neuni ilkeek sidain oitobir olmanyara. Ore ena bae natii ene naa enetipat oleng amu keitodolu ajo kenyor iltung’ana olmanyara lenye. Ore ake pee iyeu nebulu ilkeek linono, naa tenireten ewueji sidai niune, natii embolea neturi engumoto nagut pee etumokini atuun ilo shani. Ore pee indip atuuno, nishukoki inkilukuok, nipik enkare tenebo imbenek natoito.

Ore ena bae naa enetipat oleng teramatare omukundani. Ore ake teniyiu neisho inkaitubulu inono neiu ilng’anayio kumok, naa tenireten emukunda ino oleng nirip sii embolea enye. Ore ena bae naa iyau imasakar naatoito, ning’as atur emukunda apik ilainini ashu ilmutaroni ogut enkiti. Ore pee indip, nimbung’ nena masakar, nipik atua ilo mutaro ninukaa. Nincho erishata o wiiki are, ore intoki alotu aing’uraa, naa kinepu ajo etupurdate nena masakar neaku ninche embolea tenkulukuoni emukunda ino.

Ore ena bae naa enetipat oleng teramatare omukundani. Ore ake teniyiu neisho inkaitubulu inono neiu ilng’anayio kumok, naa tenireten emukunda ino oleng nirip sii embolea enye. Ore ena bae naa iyau imasakar naatoito, ning’as atur emukunda apik ilainini ashu ilmutaroni ogut enkiti. Ore pee indip, nimbung’ nena masakar, nipik atua ilo mutaro ninukaa. Nincho erishata o wiiki are, ore intoki alotu aing’uraa, naa kinepu ajo etupurdate nena masakar neaku ninche embolea tenkulukuoni emukunda ino.

Ore ena bae naa enetipat oleng teramatare omukundani. Ore ake teniyiu neisho inkaitubulu inono neiu ilng’anayio kumok, naa tenireten emukunda ino oleng nirip sii embolea enye. Ore ena bae naa iyau imasakar naatoito, ning’as atur emukunda apik ilainini ashu ilmutaroni ogut enkiti. Ore pee indip, nimbung’ nena masakar, nipik atua ilo mutaro ninukaa. Nincho erishata o wiiki are, ore intoki alotu aing’uraa, naa kinepu ajo etupurdate nena masakar neaku ninche embolea tenkulukuoni emukunda ino.

Ore ena bae naa enetipat oleng teramatare omukundani. Ore ake teniyiu neisho inkaitubulu inono neiu ilng’anayio kumok, naa tenireten emukunda ino oleng nirip sii embolea enye. Ore ena bae naa iyau imasakar naatoito, ning’as atur emukunda apik ilainini ashu ilmutaroni ogut enkiti. Ore pee indip, nimbung’ nena masakar, nipik atua ilo mutaro ninukaa. Nincho erishata o wiiki are, ore intoki alotu aing’uraa, naa kinepu ajo etupurdate nena masakar neaku ninche embolea tenkulukuoni emukunda ino.

Ore ena naa esiankiki sidai natukuse ninye. Ore ena kuso enye naa keitodolu ajo keisome ninye nebaiki neata esiai eserkali. Kore ena naa keitodolu esidano enkisoma. Ore apa ilmareita kumok lenkop olmaasai nemeisom opa ninche entito. Kake ore tenarishata, neibale ajo ore enkisoma entito naa enetipat oleng tolosho lang lolmaasai. Keishaakino neisomi intoyie tenebo inkayiok emetii olgela, neriki pookin isukulini sapukin, nelaakini iropiani esukul tesiokinoto pee meitanyamal ilmwalimuni. Ore pee isom inkera inono, naa itum tipat sapuk oleng, kiwuonu kuna kera inono aramat iyie, kishetaki enkaji sidai, kirik sipitalini sapuki tenimuoyu, nekinyang’aki inkilani sidain